Maũndũ marĩa mangenagia marĩa ndĩrona haha, nĩ andũ gũka hamwe, rĩrĩa andũ moka hamwe, nĩmahotaga kwaria na makahota kwĩiguana, mũndũ no akorwo akĩigua ũrũ ngoro, no rĩrĩa athiĩ handũ harĩa hena andũ nĩmakenagĩra, nĩmakenagĩrĩra hamwe na agatuĩka wa kũhoreria meciria na ngoro.

Nĩ harĩ bata wa andũ gũka hamwe, kwarĩrĩa maũndũ ma bata megiĩ ũrĩmi, rĩrĩa andũ moka hamwe, nĩmatuĩkaga akũnyitanĩra meciria, mũndũ ũmwe akauga ũndũ ũmwe na ũngĩ akauga ũndũ ũngĩ, na maũndũ marĩa maugwo makorwo me ma mena bata, nĩmatuĩkaga makũnyitithanio hamwe, nĩgetha magatuĩka makũrehe ũteithio.

Haha hena abithaa atatũ a borithi, na hena andũ kĩũmbe. Andũ aya mokĩte hamwe nĩ getha mahande mĩtĩ. Ũũ nĩ wega nĩ tondũ andũ nĩ maranyitanĩrĩra hamwe na thigari nĩ getha mahande mĩtĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩna ũguni harĩ andũ othe a bũrũri.

Haha hena ngũnia nyingĩ, irĩa ciohetwo, ngũnia ici no ikorwo cina irio, irĩa cietereirwo citwarwo thoko, kana hihi no ikorwo nĩ thumu ũrĩa wetereirwo ũtwarwo mũgũnda, nĩgetha ũhũthĩke kũrĩma, nĩgetha magetha marĩa makoneka, magatwarwo thoko.

Andũ arĩa mahandaga mĩtĩ natharĩ-inĩ, nĩmagũraga tũratathi tũnini tũirũ, magekĩra tĩri mũigũ, rĩrĩa meka ũguo, nĩmacokaga magekĩra maka magekĩra mũtĩ hau thĩiniĩ, ũgakũrĩra ho, wetereire rĩrĩa ũgatwarwo handũ harĩa habatiĩ kũhandwo, andũ arĩa marenda kũgũra nĩo magĩraga mĩtĩ ĩyo natharĩ-inĩ, no ĩkuo na ngarĩ, ĩtwarwo nginya kũrĩa ĩbatiĩ ĩhandwo, nĩguo mĩtĩ ĩyo ĩhandwo, ndĩhandagwo hamwe na karatathi, karatathi kau nĩgatinagio, mũtĩ ũgatigarwo wĩna tĩri ũcio ũma thĩiniĩ wa karatathi, na tĩri ũcio nĩguo ũhũthĩkaga gwĩkĩrwo thĩiniĩ wa irima rĩrĩa rĩrahandwo mũtĩ ũcio, arĩa marahanda magacoka magathika, magathika irima rĩu.

Nĩngenaga mũno rĩrĩa ndona ngamĩra, ngamĩra nĩ nyamũ cia magegania mũno, nĩ nyamũ cihotaga gũikara kwa ihinda rĩnene mũno itekũnyua maaĩ, nĩ tondũ mĩĩrĩ yao nĩigaga maaĩ kwa ihinda rĩraihu, ngamĩra ici nĩcihũthĩkaga gũkua mĩrigo, ngamĩra ici nĩ ikuaga andũ, na he andũ mahũthĩraga ngamĩra ici, ta njĩra ya kwĩyethera ũboco, magakua andũ , na andũ acio makuo magatuĩka akũrĩha mbeca.

Nĩnyendete mũno kũhanda mĩtĩ ũũ nĩ tondũ nĩnyitanagĩra na andũ, na rĩrĩa twoka hamwe tũkahota kũhanda mĩtĩ ĩyo, nĩ mũndũ nĩ akenaga mũno rĩrĩa arahanda mĩtĩ nĩ tondũ nĩ kaũndũ gakenagia mũndũ, mũndũ arengaga karatathi kau gokĩte na mũtĩ, ũkahanda mũtĩ ũcio hamwe na mũthanga ũcio ũgekĩra irima-inĩ rĩu, rĩrĩa mĩtĩ ĩno yahandwo na yacoka yaheo maaĩ, nĩyambagia gũkũra ,rĩrĩa ĩrakũra nĩ ĩtuĩkaga ya kwĩnyitĩrĩra tĩri ndũgakuo nĩ maaĩ rĩrĩa kwagĩa mbura nyingĩ, mĩtĩ ĩno nĩ ĩtũheaga rĩera rĩega, na no ĩtũheaga matunda.

Hena mũrĩmi wa ũgĩmbĩ, na hena mũgũnda wĩna ũgĩmbĩ, ũgĩmbĩ nĩ ũtũmĩkaga gũthondeka mũtu rĩrĩa ũgũmbĩ ũyũ wathĩo, ũgũmbĩ ũngĩthĩo nĩ ũtuĩkaga wa gũtũhe mũtu, na mũtu ũcio nĩ ũhũthĩkaga kũruga ũcũrũ, ũgũmbĩ ũyũ nĩ ũhũthĩkaga gũthĩa mũtu, na he andũ mahũthĩraga mũtu ũcio kũruga ngima, na yarugwo na mũtu wa ũgĩmbĩ, ĩkoragwo ĩna rangi mũtune.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rĩrĩa mũndũ arahanda ambaga akaharĩrĩria mũgũnda. Mũgũnda ũharagĩrĩrio, mbere mũndũ ambaga akamba akarĩma, nĩgetha tĩri ũkorwo wĩ mũhũthũ. Rĩrĩa arĩkĩa kũrĩma, nĩekĩraga fertilizer kana agekĩra thumu. Mũndũ ekaga ũ nĩgetha tĩri ũgĩe na ũnorũ. Mũndũ arĩkĩa gwĩka ũgũo nĩatemaga marima na akahanda mbembe ciake, rĩrĩa mũndũ arahanda mbembe ekagĩra irima, nowĩkĩre mbembe kuma ĩthatũ kana nginya ithano, kũringana na urĩa ũrenda mbembe ciaku ikũre. Warĩkĩa kũhanda no ũgathika, rĩrĩa mbembe icio ciambia gũkũra nĩ irĩmagĩrwo, nĩgetha kweheria ria na rĩrĩa ciathiĩ na mbere na gũkũra nĩihuragwo ndawa, nĩgetha ndawa ĩyo ihote kũhũrana na igũnyũ irĩa ingĩgũmĩra mũmera ũcio.

Nĩ ndĩrona ũrĩithia wa mburi ũgĩthiĩ na mbere, mburi ici nĩ maaĩ ciranyua, ciranyua maaĩ nĩ tondũ, gũtirĩ ma mahiũ mangĩhota gũikara matekũnyua maaĩ, rĩrĩa cianyua maaĩ nĩ ihotaga gũthondeka iria ingĩkorwo cigĩtwo ci cia gũthondeka iria.

Rĩrĩa ndona ũũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ ũrĩmĩri wa mĩmera, rĩrĩa andũ marĩmĩra mĩmera, makoragwo makĩeheria ria kuma mĩmera ĩno, me ria rieheragio nĩgetha rĩtiga cindane na mĩmera kũrĩa ũnoru ũrĩa ũmaga tĩri-inĩ, ũguo nĩkĩo nĩgũkoragwo na bata mũno wa kũrĩmĩra mĩmera, nĩgetha kweheria ria.

Rĩrĩa ndona ũũ, ndĩreciria ũhoro wa ũrĩmi wa mĩmera ĩtiganĩte, ũkĩhũthĩra maaĩ. Mũrĩmi ũyũ nĩ ahandĩte mĩmera ĩtiganĩte ta nyanya na mbembe, rĩrĩa mũrĩmi eka ũũ, nĩ atuĩkaga wa kũgetha magetha maingĩ, nĩ tondũ no endie magetha matiganĩte ta mbembe na nyanya, na ona akorwo ndagũciendia nĩ agũkorwo na irio ciakũigana, nĩ tondũ no ahũthĩre mbembe icio gũthĩa mũtu, kana acihũthĩre gũ kũruga gĩtheri.

Nĩnyendete ũndũ ũyũ nĩ tondũ, andũ arĩa maikaraga kũndũ kũrĩa kũmũ, kũrĩa gũtagĩaga mbura ihinda kwa ihinda, nĩmatuĩkaga akũgĩa maaĩ, na maaĩ maya nĩmahũthĩraga mahũthĩro-inĩ mao mũciĩ ta kũnyua, gũthambi indo, kũhũra nguo na gũthambia nyumba na gwĩthamba. Nĩmahũthĩragwo kũheo mahiũ, nĩ tondũ gũtirĩ andũ mangĩikara matarĩ na maaĩ. Ũguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, na thirikari, nĩ ĩbatatiĩ ĩkongerera maaĩ, kũndũ kũrĩa kwĩna ũnyihu wa maaĩ.

ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere ndakuire magetha makwa kuma mũgũnda, ngĩhũthĩra hurubarũ, gũkua magetha makwa, ndakuĩte thũkũma kuma mũgũnda ngĩtwara nginya thoko, kũrĩa ndendeirie andũ arĩa matahotaga kwĩhandĩra thũkũma ciao.

ũhandi wa irio itiganĩte mĩgũnda-inĩ ũrĩmagwo andũ makĩhũthĩra maĩ, kũrĩa ũngĩhanda irio itiganĩte mĩgũnda-inĩ nĩgetha ũkagĩa magetha tofauti.

Nĩgũo kwambĩrĩria ũrĩmi wa ngũkũ nĩũbatie gũkorwo ũciakĩire handũ ingĩiganĩra. Nyũmba iyo nĩbatiĩ ĩkorwo ĩtheru mahinda-inĩ mothe, nĩgetha kũringĩrĩria ngũkũ icio kumana na mĩrimũ itiganĩte. Nĩũbatiĩ gũkorwo na irio cia ngũkũ. Angĩkorwo nĩ ngũkũ cia matumbĩ ũgacigũrĩra irio iria igũtũma ngũkũ icio irekie matumbĩ. Ngũkũ ici nĩibataraga kũheo maaĩ, na o kwa ihinda kwa ihinda ngũkũ ici nĩibatiĩ igathecwo ndawa iria igucirigĩrĩria kũmana na mĩrimũ, nĩ tondũ rĩrĩa ngũkũ ici ciarwara nĩcigwatanagia na no cituĩke cia gũkua ciciothe. Rĩrĩa wina tũcui, nyũmba ya tũcui nĩbatiĩ gũkorwo ĩna ũrũgarĩ, nĩ tondũ tũcui no tũkue rĩrĩa tũngĩigua heho mũno. Nĩũbatiĩ ũgakorwo na indo ta tray. Tray icio nĩciagwĩkĩra matumbĩ rĩrĩa ngũkũ ciaku ciarekia. Nĩũbatie ũgatheria kiugo kĩu na thumu ũcio wagĩa no ũhũthĩre kũrĩma mũgũnda-inĩ waku.

Mũrĩmi ũyũ nĩ aratema marima, marĩa marĩkuwaga maaĩ magathiũrũrũkia mũgũnda-inĩ, ũũ nĩ tondũ mĩmera nĩ ĩrabatara maaĩ gũkũra na angĩkorwo gũtirĩ na maaĩ, mĩmera ĩno nĩ kũma ĩkũma, kũgwo nĩ hari bata mũnene mũno wakũhe mĩmera ĩ no maaĩ.

Hena ehĩtũkĩri, hena mũtumia ũrendia matunda na hena mũndũ ũrahuhĩrĩria ndawa, ndawa ĩno irahuhĩrĩrio, nĩgetha ĩhote kũhũrana na tũtambi, nĩ tondũ he tũtambi tũgũmagĩra andũ ta ngũngũni.

Nĩ harĩ bata kũhuhĩrĩria mũciĩ ndawa, andũ mekaga ũũ nĩgetha kũhũrana na tũtambi tũrĩa tũngĩgũmĩra andũ hamwe na mahiũ, tũtambi tũtũ nĩ ta, ngũkũma, ngũngũni na rwagĩ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ kũrĩ ũrĩithia wa mburi, andũ arĩa marĩithagia mburi, nĩ mahũthĩraga njĩra itiganĩte, hena arĩa maciakagĩra mũciĩ magacihingira kũu, magacihe mahuti na maaĩ, hena arĩa gĩcigo na magacihe maaĩ, mburi ici nĩ iheanaga, hena irĩa iheanaga iria na hena irĩa ciendagio, nĩgetha cikaheane nyama , nĩcitũheaga thumu ũrĩa ũhũthĩkaga mũgũnda, nĩgetha magetha makorwo me maingĩ.

Nĩgetha kwĩgwatĩra matumbĩ, no mũhaka mũrĩmi akorwo ena ngũkũ, andũ arĩa mareraga ngũkũ, no nginya ũkorwo wakĩire ngũkũ icio, ũkorwo wĩna maaĩ, ũkorwo wĩna irio irĩa ngũkũ cia rĩa cikũhota kũrekia matumbĩ, ngũkũ icio nĩ ibatiĩ gũkorwo kũndũ kwĩna rugarĩ, na nĩ ũbatiĩ ũkahe ngũkũ icio ndawa, nĩgetha gũcigitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa ingĩgĩa.

Nĩguo kũhanda thibinanji, nĩ ũgũbatara gũcihanda tuto-inĩ kũrĩa cigũkũra thutha wa ihinda rĩa wiki inya nginya wiki ithathatũ. Ũgacoka ũkaharĩria mũgũnda, ũgatĩrĩria thumu na bataraitha nĩgetha mũgũnda waku ũkorwo nĩgetha thibinanji ciaku citakahohe kana ciũme. Ũkahuhĩrĩria ndawa iria cikũhũrana na tũtambi tũrĩa tũngĩrĩa cibinanji icio. Thutha wa ihinda rĩnini nĩ ũgũcoka ũcitue nĩgetha cirĩo kana citwarwo thoko.

Ũrĩmi nĩũrĩ bata mũnene bũrũrinĩ witũ, nĩ tondũ rĩrĩa arĩmi mendia magetha mao, nĩmagĩaga mbeca, na nĩmacangagĩra gũtikage irio bũrũri-inĩ witũ.